Somo kokalo kuom teknolojia kanyakla kod lony manyasani, aneno ka nyithindogi orwako headphones e itgi kendo gisomo kagitiyo kod computers, en gimaber ka gitiyo kod computers gi nikech gitimo nonro ewii subjects ma japuonj puonjogi kedo gibedo kod lony matut ewii gigo ma japuonj osebedo ka puonjogi, to kendo ginyalo somo e mbele japuonj kata ginyalo nuoyo gigo manopuonjgi to oknegiwinjo maber kokalo kuom internet ka gitiyo kod computers goeko en gimaber ka gisomo kamae nikech gibedo kod lony matut kendo gibedo kod ng'eyo matut ewii gigo ma gikya kata gigo ma gidwaro mondo ging'ee moloyo maneosepuonjgi chien kocha to oknegiwinjo maber